Rĩrĩa ngũruta wĩra wa mũgũnda, nĩ hũthagĩra bataraitha na ndawa cia igunyu mĩthemba itiganĩte, ngĩhanda nĩ hũthagĩra bataraitha ya CAN na barathaitha ya DAP, bataraitha ya CAN ĩkoragwo na rangi mweru, nayo bataraitha ya DAP ĩkoragwo ĩna rangi mũirũ, rĩrĩa ngũhanda ngatema marima, ngekĩra bataraitha icio, ngacoka ngahanda, rĩrĩa ngakorwo ngĩrĩmĩra mĩmera ĩyo, nĩ ũgaikĩria bataraitha ĩyo, na ũgacoka ũkarĩmĩra, ndawa cia igunyũ irĩa hũthagĩra nĩta ndawa ta booster, booster ĩhũragwo mĩmera ta waru, nĩkũrĩ ndawa ya kũhũra nyeni ĩtagwo ndawa ya ũme.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, gĩtagwo mũthigiti. Andũ arĩa mathiaga gũkũ nĩ andũ a ndini ya wũithĩramu. Aithĩramu mathiaga kũu kũhoya na kũgoca mwathani wao. ĩkoragwo icigo-inĩ nyingĩ, makĩria mũno, gĩcigo-inĩ ta kĩa Mombatha na Nairobi. Gũkũ andũ arĩa mathiaga nĩ a wũithĩramu. Nĩ mathiaga hĩndĩ ĩrĩa mareehinga, magacemania kũu na makahoya, na makeehinga.

Thirikari ya Kenya nĩ ĩhũthĩrĩte njĩra cigana ona kũhĩmbĩria tekinoronjĩ gĩthomo-inĩ. Nĩ kũgĩte mũtaratara mwerũ wa CBC. Harĩ gĩthomo gĩkĩ gĩa CBC, nĩ kũrĩ mathomo ma Computer. Mathomo maya arutwo nĩ mathomithagio ũrĩa mangĩhũthĩra tekinoronjĩ kumana na computer.

Nĩguo mĩmera yaku ĩkũre wega nĩ ĩbataraga maĩ, tĩri wa kũigana, thumu na nĩ ĩbataraga riũa. Rĩrĩa ũkũhanda mĩmera, mĩmera ta mboga na nyeni nĩ yambaga kũhandwo tũitoinĩ, rĩrĩa wiki ithatũ ciathira, mĩmera ĩyo nĩ ĩrũtagwo tũitoinĩ ũkamĩhanda mũgũndainĩ. Rĩrĩa ũkũmĩhanda ũgũbatara gũĩkĩra thumu bataraitha na ũkuorũo wĩ na maaĩ ma kũnyua. Rĩrĩa mĩmera ĩno yakũra nĩ ĩbataraga kũhũrwo dawa nĩgetha dawa ĩyo ĩkahota kũhũrana na tũtambi nĩgetha rĩrĩa mĩmera yakũ ĩgakũra ĩgatuĩka ya kũgĩa magetha maingĩ.

Nĩguo kũiga thamaki mũci-inĩ gwaku, he maũndũ mabataranĩkaga. Mbere nĩ ũgũbatara wambe ũrore handũ harĩa ũrenda kũiga thamaki icio kana tĩri ũcio nĩ wagĩrĩire. Hagũcoka henjwo hekerwo iratathi nĩgetha kũgirĩrĩria maĩ kumana na kũhũa. Rĩrĩa hekĩrwo irathi rĩu nĩ ũgũcoka wĩkĩre maĩ. Rĩrĩa wekĩra maĩ macio nĩ ũbatiĩ ũmenye ũrĩa macio marĩtheragio nĩgetha kũrigĩrĩria thamaki ciaku kumana na kũgĩa mĩrimũ. Nĩ ũbatairwo gũkorwo na irio cia thamaki na nĩ ũbatairwo gũkorwo, nĩ ũbatairwo gũkorwo na ndawa cia kũhe thamaki icio nĩgetha citikagũmĩrwo nĩ mĩrimũ. Nĩ ũbatiĩ ningĩ ũmenye thamaki iria ũkũiga tondũ ti thamaki ciothe cihotaga gũikara maĩ-inĩ marĩ mothe. Rĩrĩa waiga thamaki icio nĩ ũbatiĩ kũmenya kũrĩa ũkaruta thoko ya kwendia thamaki icio.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũhoro wa ũtegi wa thamaki, thamaki ici itegagwo kũndũ kũrĩa kwĩna maĩ no ti maĩ mothe makoragwo na thamaki. Nĩguo gũtega thamaki ici nĩũbataraga gũkorwo na marũa marĩa marakũhe rũtha rwa gũtega thamaki icio, nĩũbatiĩ gũkorwo na gatarũ na nĩũbatiĩ gũkorwo na neti ya gũtega thamaki icio, thamaki ici itegagwo nĩgetha ituĩke cia kwendio na nĩ kũrĩ andũ mategaga thamaki ici nĩgetha cikorwo ci ciao cia kũrĩa. Koguo thamaki ici nĩigwata andũ nĩmahotaga kwĩgwatĩra ũboco thutha wa kwendia thamaki ici. Nĩ kũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya thamaki ĩrĩa ĩtegagwo, nĩkũrĩ nginya imwe ciĩtagwo omena na ciothe ciendagio thogora tofauti kũringana na mũthemba wa thamaki iria citegetwo.

Ũrĩmi nĩ ũcenjetie mũno na mahinda gũcigo-inĩ gitũ. Thikũ ici nĩkũrĩ ndawa nyingĩ na bataraitha iria iteithagia kũgomana na tũtambi na tũgunyũ tũrĩa tũtuĩkaga twakũgũmĩra mĩmera. Rĩrĩa mũndũ ahũthĩra ndawa ici nĩatuĩkaga wakũgĩa na magetha maingĩ. Thikũ ici ũngĩringithania na tene, andũ nĩ mahũthagĩra macini mĩgũnda-inĩ yao ta tũragita, ũkĩringithania na tene, tondũ andũ tene nĩo merĩmagĩra na andũ nĩ manogaga mũno. Thikũ ici andũ nĩ matũmĩraga tekinornjĩ, ta kũhũthĩra mĩbaibũ mĩgũnda-inĩ yao nĩgetha gũitĩrĩria mĩmera yao maĩ, na kogwo, mĩmera yao nĩ hotaga gũkũra wega ĩtekũgĩa thĩna wa maĩ mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna wa kwaga mbura.

Haha nĩ mũndũ ũrarora njũkĩ ciake, nogũkorwo hihi nĩ ndawa aracihe nĩ kũrora aracirora kana akorwo hihi nĩ ũkĩ arenda gũthũa. Andũ nĩ maigaga njũkĩ mĩciĩ-inĩ yao na rĩrĩa mathiĩ gũcirora nĩ mabatiĩ magekĩra nguo iria ikũmagitĩra, tondũ njũkĩ no ituĩke ciakũratha mũndũ. Rĩrĩa wekĩra nguo ici, njũkĩ ndĩngĩtuĩka ya gũkũratha, njũkĩ nĩ itũheaga ũkĩ, na wĩmũrĩmi ũngĩkorwo wĩna njũkĩ gwaku nĩ ũgũthũa ũkĩ ũcio na nĩ ũgũtuĩka wa kũwendia. Ũkĩ ũyũ nĩ ũhũthĩkaga nĩ andũ na maũndũ maingĩ matiganĩte, hena arĩa mahakaga mĩgate-inĩ, na hena arĩa marĩaga ũkĩ ũyũ. Koguo ũngĩtuĩka wa kũiga njũkĩ gwaku no ũkorwo ũkĩendia ũkĩ ũyũ na ũtuĩke wa kũgĩa mbeca.

Nĩ nyendete mũno ũrĩmi wa njũgũ karanga. Njũgũ karanga nĩ ihandagwo icigo itiganĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda ũrĩmi ũyũ wa njũgũ karanga, nĩ tondũ njũgũ karanga nĩ irĩ mahũthĩro matiganĩte. Nĩ irugagwo, andũ magtuĩka akũrĩa. Nĩ ciendagio, ũguo hena andũ meguatagĩra ũboco wao kumana na kwendia njũgũ karanga. Njũgũ karanga icio nĩ ihũthũkaga gũthondeka indo itiganĩte ta maguta. Rĩrĩa maguta maya mendio andũ nĩ matuĩkaga akwĩgwatĩra mbeca narĩa angĩ makegwatĩra maguta makũruga.

Nĩ kũrĩ mĩhĩnga mĩingĩ ĩragirĩrĩria gũkinyĩra ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũhĩtũkĩra intaneti, kũrĩ aikari a icigo-inĩ cia Kenya, makĩria kauntĩ-inĩ yakwa. Mĩhĩnga ĩno nĩta; nĩ kũrĩ na andũ matakoragwo na thimũ ingĩingĩra intaneti-inĩ. Na kuogwo andũ aya, nĩ mahĩtũkagwo nĩ maũndũ maingĩ ũgima wa mwĩrĩ marĩa mangĩkorwo mekũu intanenti-inĩ. Ũndũ wakerĩ nĩ- atĩ, andũ aingĩ nĩ makoragwo me, nĩ magaga mahinda nĩ tondũ nĩ makorago mena mawĩra maingĩ, kogwo makaga mathaa ma kũingĩra intanenti-inĩ. Nĩgetha mũndũ ahote kũingĩra intanenti, nĩ abataragwo gũkorwo agũrĩte Ndata, na ti andũ aingĩ mangĩhota kũgũra ndata nĩ tondũ ti andũ othe makoragwo na mbeca cia kũgũra ndata icio nĩ tondũ wa ikonomĩ gũkorwo ĩ igũrũ mũno.

Nĩgwo kũbanga ihinda rĩa gũcerera ndagĩtarĩ , thibitarĩ-inĩ ya thirikari ya itũũra-inĩ rĩakwa, nyabaga gekinyia thibitari. Rĩrĩa ndakinya kũu thibitari, he handũ mũndũ abaga akeyandĩkithia. Nĩũbataraga ũkaba ũkagũra kabuku, nĩko gakũandĩkwo marĩtwa maku, nĩ mũthenya ũrĩkũ, nĩkĩĩ kĩrakũgia na wĩna mĩaka ĩgana. Rĩrĩa weyandĩkithia, nĩ ũgũcoka wĩrũo uthĩĩ weterere handũ nĩgetha rĩrĩa ndagĩtarĩ agũtuĩka ndarĩ na mũndũ aratungata nĩũgũĩtwo. Hakoragwo handĩkithĩtio marĩtwa ma andũ na mathiaga magĩtagwo na raini. Ũgwo rĩrĩa wetwo, nĩgwo ũkinyaga kũrĩ ndagĩtarĩ. Rĩrĩa wathĩĩ kũrĩ ndagĩtarĩ, ũkamwĩra mathĩna maku na ndagĩtarĩ nĩwe umenyaga nĩ ndawa ĩrĩkũ agũkũhe kana nĩ thibitari ũgũkoma. Ndagĩtarĩ nĩakũandĩkagĩra o ibuku- inĩ rĩu nĩ thĩna urĩkũ wĩnagwo na agakwandĩkĩra nĩ thĩna ũrĩkũ wĩnagwo. Na agakwandĩkĩra nĩ ndawa ĩrĩkũ ũkũheo. Ũgacoka ũgathĩĩ wobici ĩrĩa ũkũheo dawa na okorũo thibitari ĩyo ndĩrĩ na ndawa icio ũgathĩĩ ũkagũra nduka-inĩ ya kwendia ndawa.

Kũruta andũ maũndũ megiĩ mbeca nogũteithia kũnyihanyihia mahũthĩro ma mbeca na njĩra ya ũhinga. He andũ aingĩ mũno marutaga mawĩra mũritũ, norĩrĩa matuĩka akũrĩhwo makahũthĩra mbeca icio na njĩra ingĩ itarĩ cia kĩguni. Andũ aya nĩmatuĩkaga ningĩ akũgerera mathĩna-inĩ maingĩ, nĩ tondũ mbeca icio ciao citituĩkaga ciakũmateithia. Nĩmacihũthagĩra na njĩra nyingĩ ta njĩra cia kũrĩa raha. Gũthomithia andũ aya ũhoro wĩgiĩ kũnyihanyihia mahũthĩra ma mbeca ciao na njĩra ya ũhinga, nĩĩmahotithia kũiga mbeca icio. Rĩrĩa andũ mangĩrwo ũrĩa mangĩigithia mbeca icio, na matuĩke agũbuata mĩtaratara ĩyo, nomahũthĩre mbeca icio gũĩka maũndũ mena kĩguni, ta kũgũra mũgũnda na gwaka mburoti iria mangĩkomborithia, nĩgetha kũigithia mbeca icio ciao.

Nĩkũrĩ ũrigitani wa ũndũire, kana njĩra ingĩ cia ũrigitani andũ a gĩcagi gĩakwa mendete gũcaria ,matana caria ũrigitani kuma thibitarĩ ici, njĩra ici nĩ ta, kũhũthĩra ndawa cia mĩtĩ, iria ciahũthĩragwo hau gambere, thikũ ici ti andũ othe mangĩhota kũona mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ , na nĩ mahũthĩraga ndawa ici cia mĩtĩ, na nĩ matwĩkaga akũhona, he mahuti matherũkagio, rĩrĩa mũndũ anyua maaĩ macio agatwĩka wakũhona, andũ aingĩ nĩmekaga ũgwo matanaamba gũthiĩ thibitarĩ kana ona makaga gũthiĩ thibitarĩ rĩrĩa mahũthĩra ndawa icio cia mĩtĩ ũkahona, njĩra ici nĩtagũtherũkia mahuti ma mĩbera, ĩrĩa ĩtũmaga mũndũ atige kũrĩo nĩ nda , he mahuti mangĩ matherũkagio na mũndũ anyua aka akathira mĩnyoo nda-inĩ yake, ũgwo andũ aingĩ arĩa mahũthĩraga njĩra ici cia mĩtĩ, nĩ andũ arĩa matangĩhota kũgĩa na gũ gũthiĩ thibitarĩ nĩgetha makarigitwo nĩ ũndũ wa kwaga mbeca.

Intaneti nĩ ĩteithĩtie mũno kwagĩria gĩthomo, icigo-inĩ iria citiganĩirio, rĩrĩa mũndũ ena thimũ, kana ena kompyuta, nĩ raithi mũno kũhũthĩra intaneti nĩgetha kũmenya maũndũ maingĩ megiĩ gĩthomo, mũndũ no aingĩre intaneti-inĩ na ahote kũmenya maũndũ maingĩ marĩa ataramenyaga hau gambere, hĩndĩ ĩrĩa nguona mĩgomo ya arimũ , mwana no ahote kũhũthĩra thimũ, rĩrĩa aingĩra intaneti-inĩ agathoma maũndũ megiĩ gĩthomo, na kugwo ndagũkorwo atiganĩrĩirio mũno, rĩrĩa mũgomo ũcio ũgathira tondũ nĩ arakoretwo akĩhũthĩra intaneti ĩyo.

ĩĩ nĩ nyitanĩire harĩ mĩrandi ya ũrĩmi, gĩcigo-inĩ gitũ, andũ nĩmaheagwo mĩgũnda kũrĩa mĩtitũ-inĩ, rĩrĩa maheo mĩgũnda ĩyo, nĩmarĩmaga kwa ihinda rĩa mĩaka ta ĩrĩ .Nyitanĩire harĩ ũrĩmi ũyũ nĩ tondũ, nĩgũkinyaga handũ andũ makerwo mahande mĩtĩ, kũgwo nĩtũnyitanaga tũgathiĩ tũkahanda mĩtĩ ,kũu andũ mararĩma , na rĩrĩa mĩtĩ ĩno yathiĩ na mbere na gũkũra, andũ nĩ meragwo matige kũhanda gĩcunĩi-inĩ kĩu, na makaheo mĩgũnda kũngĩ , ũgwo rĩrĩa maheo mĩgũnda kũngĩ, mĩtĩ ĩyo nĩ ĩtwĩkaga ya gũkũra , magathiĩ na mbere o ũguo, o ũrĩa mahanda makahanda mĩtĩ, magacoka makaheo mĩgũnda kũngĩ , maikaranga makarĩma, na makahanda mĩtĩ ĩngĩ.

ĩĩ nĩ kũrĩ mĩbango ya thirikari, ĩrĩa ĩrongoreire kũnyita andũ mbaru kauntĩ-inĩ yakwa, kauntĩ yakwa ya kiambu, thirikari nĩ ĩnyitaga andũ mbaru, nĩ tondũ nĩ iheanaga bataraica, na rĩrĩa arĩmi maheo bataraica, nĩmahũthagĩra bataraitha ĩno thĩiniĩ wa mĩgũnda yao na kũgwo magatwĩka akũgĩa na magetha maingĩ, he rĩmwe arĩmi maheagwo mbembe, na rĩrĩa arĩmi maheo mbembe ici, nĩmatwĩkaga akwĩgwatĩra ũboco rĩrĩa mendia mbembe ici, na amwe nĩmahũthagĩra mbembe ici gũthĩa mũtu na makarĩa, he hĩndĩ thirikari ĩheanaga mĩtĩ ya makandamia , na rĩrĩa mĩtĩ ĩno yahandwo, mĩaka ya hau gambere, arĩmi nĩmagatwĩka akwendagia makandamia macio.

Kambũni ĩrĩa nini cia ũteithio wa kĩmbeca kaunti-inĩ yakwa, nĩ iteithagia arĩmi kuona ngombo cia ũrĩmi, kauntĩ-inĩ yakwa arĩmi arĩa makoragwo mena ng’ombe, arĩmi a iriia nĩmakoragwo maingĩrĩte Sacco, kũrĩa omweri omweri he mbeca cingĩraga Sacco , na rĩrĩa mũrimi angĩbarata ngombo ya cia mbeca, angĩthiĩ Sacco-inĩ nĩ akũheo rũni, kũringana na mbeca iria aigithĩtie kũu, kũgwo kambũni ici nĩ iteithagia mũrĩmi, nĩ tondũ rĩrĩ angĩkorwo thĩna -inĩ kana rĩrĩa angĩkorwo kana ena bata wa mbeca, nĩ agũthiĩ Sacco-inĩ ĩyo, na atwĩke wakũheo rũni.

Nĩkũrĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya irio iria irĩagwo mũno mũciĩ-inĩ wakwa, mũthemba wa mbere wa irio nĩ gĩtheri, gĩtheri nĩ mũtukano wa mbembe na mboco, mũthemba wa kerĩ ni ngima, rĩrĩa ndĩaga ngima nĩ ndĩaga na nyeni, mũthemba wa gatatũ nĩ mũkimo, mũkimo ũrugagwo rĩrĩa mũndũ makimania waru hamwe na kahũrũra na gĩtheri, mũthemba wa gatatũ wa irio iria ndĩaga nĩ mũcere, na mũthemba wa gatano wa irio iria ndĩaga nĩ cabaci.

Haha hena wonania wa ũrĩmi, harĩa hena mũtaramu wa ũrĩmi ũrĩa ũronia arĩmi ũrĩa mabatiĩ kũrĩma, na njĩra irĩa ciagĩrĩire iria cirĩ cia kũrĩma. Nĩ haronekena hena thũkũma, koguo arĩmi aya nĩmaronio njĩra irĩa itiganĩte, irĩa ibatarĩkanaga ũrĩmi-inĩ wa thũkũma, nĩgetha thũkũma igatuĩka cia gũkũra na mũrĩmi agatuĩka wa kũgĩa maciaro maingĩ.

Haha hena ataramu a ũrĩmi, aya maroraga mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo. Makahota kũmenya nĩ ya mũthemba ũrĩkũ, nĩkĩ na kĩ gĩbatarĩkanaga. Marora mũmera makamenya nĩkĩ kĩrabatarĩkana, no marore mũmera mamenye nĩ ũrabatara kũhũrwo ndawa ĩno, nĩgetha ĩhote kũhũrana na tũtambi.

Haha hena wonania wa ũrĩmi, hena mũtaramu ũronia arĩmi arĩa angĩ ũrĩa mũndũ abatiĩ kũrĩma mũmera wa marigũ. Marigũ nĩmaronekana mbica-inĩ ĩno, tondũ hena mĩramba na hena mũtumia ũrorota mĩramba ĩyo.

Mũmera ũyũ wĩtagwo meroni. Meroni nĩ ikũraga kũndũ gũtiganĩte. Mũno mũno ĩkũraga kũndũ kũrĩa kũrĩ gatagatĩinĩ, gũtire na riũwa rĩingĩ na gũtire mbura nyingĩ. Rĩrĩa mũndũ akuhanda meroni, enjaga irima harĩ irima no wĩkĩre mbegũ ta inya cia meroni, rĩrĩa meroni ici ciambia gũkũra nĩ irĩmagĩrwo, na rĩrĩa irakũra nĩũgũĩkĩra bataraica na nĩ ũkũhũthĩra ndawa iria ũkũhũra nĩgetha cituĩke cia kũhũrana na tũtambi. Rĩrĩa meroni ici ciakũra mũndũ nĩahotaga kũmenya nĩ tondũ mahuti mayo nĩmomaga, nĩguo ũkamenya meroni nĩ ikũrĩte. Meroni ici nĩituĩkaga cia gũtwarwo thoko kũrĩa andũ mendagia. Koguo meroni ici nĩituĩkaga cia gũteithia andũ aingĩ, nĩtondũ he arĩmi magĩyaga mbeca thutha wa kwendia meroni ici, na arĩa mendagia nĩmagĩyaga mbeca menderia andũ arĩa ma kũrĩa meroni ici.

Harĩ ũhandi wa meroni rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, mũndũ ambaga gũcimba, nĩgetha tĩri ũkorwo ũrĩ mũhũthũ. Kũndũ kũrĩa gũkũraga meroni gũbatiĩ gũkorwo gwĩ kũmũ hanini na gũtigakorwo kũrĩ na ũigũ mũingĩ. Mũndũ ambaga akenja marima, rĩrĩa wenja marima macio, ũgekĩra thumu kana ũgekĩra bataraica yaku, o irima ũgekĩra mbegũ inya cia meroni, ũgacoka ũgathika. Ũgatigĩrĩra rĩrĩa meroni ici ciambia gũkũra nĩwacirĩmĩra, meroni ici nĩcitagĩrĩrio maaĩ, nĩgetha cituĩke cia gũkũra. Rĩrĩa ũrarĩmĩra meroni ciaku, ũgekĩra bataraica, nĩgetha yongerere tĩri waku ũnoru. Meroni ici nĩcihũragwo ndawa irĩa ituĩkaga cia tũtambi tũrĩa tũngĩgũmĩra meroni ici. Nĩguo kũmenya meroni ciakũra, mahuti make nĩmambagia kũma, na rĩrĩa moma ũgatinia meroni ciaku ũkarĩa kana ũgatwara thoko.

Nĩ kũrĩ njĩra itiganĩte iria ihũthĩragwo nĩgetha kũmenyerera gĩtũngũrũ gĩtigathũke. Mbere mbere nĩgetha gĩtũngũrũ gĩtuĩke gĩa gũikara ihinda rĩnene, gĩbatie kũigwo gĩtarĩ kĩrarutwo makori. Ũguo gĩtũngũrũ gĩtibatie kweherio mahuti makĩo gĩbatie gĩikare ũguo kĩarutwo mũgũnda. Wakerĩ gĩtũngũrũ gĩbatie kũigwo handũ homũ, handũ hatarĩ na ũigũ. Rĩrĩa waiga gĩtũngũrũ gĩkĩ handũ homũ gĩtithũkaga kana kũbutha na ihenya. Gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩgĩbatie gĩkaigwo handũ hena rĩera ndũgekĩre gĩtũngũrũ gĩaku ikũniainĩ ũcoke ũtige hau nĩ tondũ gĩtũngũrũ gĩaku nĩgĩkwambia gũbutha. Ũguo gĩtũngũrũ gĩbatie gĩtikarutwo makori na kĩiguo handũ hena ũmũ nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũikara ihinda inene na no gĩthiĩ gĩkare mĩeri ĩtatũ kana ĩtano gĩtarĩ gĩathũka.

Nĩguo kũhanda itũngũrũ, mũndũ ambaga agacihanda tũito-inĩ, rĩrĩa ci tũito-inĩ cigaikara kwa ihinda rĩa wiki ithathatũ nginya wiki inyanya, rĩrĩa ciatwĩka cia kũnina wiki icio ithathatũ nginya inyanya, ũgacitwara mũgũnda, mũgũnda ũbatiĩ gũkorwo wĩna tĩri mũhũthũ, ũkamba ũkarĩma na ũkahũthĩra thumu kana bataraitha, nĩgetha kwongerera tĩri ũcio ũnoru, wenja marima ũgekĩra itũngũrũ icio, rĩrĩa itũngũrũ icio irakũra nĩ ibatarga riũa na maaĩ makũigana , na nĩ ibatiĩ kwehererio , kwehererio mahuti , nĩgetha mahuti mau matika matikagĩe matikarĩe thumu ũrĩa ũbatiĩ ũhe ũrĩo nĩ itũngũrũ ici , rĩrĩa itũngũrũ ici ciakũra, nĩguo cieheragio na cikaigwo handũ homũ , no tondũ rĩrĩa ciagwo handu hena wũigũ nĩ itwĩkaga cia gũbutha.

Nĩgũo kũhanda mboga kana kabici, mũndũ ambaga akahanda mbegũ ci cia mboga, cigaikara tuto-inĩ kwa ihinda rĩa wiki inya nginya wiki ithathatũ. Rĩrĩa ci tuto-inĩ nĩihũragwo ndawa, nĩgetha citikagũmĩrwo nĩ nĩ tũgunyũ na nĩ iheagwo maĩ, nĩgetha citikome, rĩrĩa wiki inya kana ithathatũ ciahĩtũka ũkaharĩria mũgũnda waku. Mũgũnda waku ũkorwo wĩna tĩri mũnorũ, nĩ tondũ mboga nĩibataraga fertilizer mũno, ũkenja marima na ũkahanda mboga ciaku. Rĩrĩa ũracihanda, mũndũ nĩabataraga gũcitagania, nĩgetha citikanakũre cikũhanĩrĩirie mũno. Rĩrĩa ĩrakũra nĩcibatiĩ kwehererio ria na ikarĩmĩrwo na fertilizer, nĩibataraga maĩ na nĩibataraga rĩũa rĩtarĩ rĩingĩ. Mboga ici nĩihũragwo ndawa, nĩgetha itwĩke ciakũhũrana na tũtambi. Rĩrĩa mboga ici ciakũra mũndũ amenyaga nĩ tondũ nĩcikoragwo ciũmĩrĩire, ũguo rĩrĩa mboga yomĩrĩra nĩguo mũndũ ahotaga kũmenya mboga iyo nĩkũrĩte.

Haha hena wonania wa magetha gĩcigo-inĩ kĩa Garissa. Hena arĩmi na hena ataramu. Arĩmi meyumagĩria na magetha mao na rĩrĩa mathiĩ na magetha mao nĩgũkoragwo na wonania ũguo arĩa moka kwĩrorera magetha mau nĩmoragia njĩra iria ihũthĩkĩte nĩgetha mũmera ũcio ũgakinya atĩ nĩwaheyana magetha mega ũguo. Mũrĩmi akaheyana njĩra iria ahũthĩrĩte kũhanda mĩmera ĩyo. Mbica-inĩ ĩno hena marigũ na hena meroni na hena mũrĩmi na andũ arĩa maroka kwĩrorera mĩmera ĩyo.

Rita rĩa mbere ndahũthĩrire karagita kũrĩma, ndokĩrire rũcini tene, ngĩnyitithania karagita gakwa na macini ya kũrĩma , rĩrĩa ndathire mũgũnda ndarĩmaga raini-inĩ ĩmwe nĩgetha ngatigĩrĩra o raini o raini, nĩgetha ngatigĩrĩra gũtirĩ handũ ndatiga hatarĩmĩtwo.

Nĩharĩ bata mũnene mũno, gũkorwo na mĩradi ya maaĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, maaĩ maya rĩrĩa mathondekwo, na marehwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa , nĩmateithagĩrĩria mũno harĩ ũrĩmi nĩ tondũ rĩrĩa kwagaga mbura mĩmera nĩ ĩtwĩkaga ya kũma, kũgwo rĩrĩa kwarehwo maaĩ andũ, arĩmi nĩmahotaga kũrĩma makĩhũthĩra maaĩ maya, maaĩ maya no mahũthĩkaga mũciĩ makaheo mahiũ, na andũ makahũthĩra kũnyua na gwĩka maũndũ mao ma mũciĩ ta kũruga na gũthabia nyumba.

Ona gũtwĩka mbica-inĩ ĩno hena ,takataka iria cithũkĩtie marĩa matũrigicĩirie, mbica-inĩ ĩno hena ũndũ ũngenagia , hena ihua rĩa sunflower , ihua rĩrĩ nĩrĩngenagia mũno nĩ tondũ nĩ ihua rĩthaka, ihua rĩrĩ nĩ rĩrĩ mabata make, nĩkũrĩ maguta mathondekagwo kuma ihua rĩrĩ, na kũgwo ũndũ ũcio nĩ ũngenagia mũno na ihua rĩrĩ.

Nĩharĩ bata andũ gũka hamwe, makanyitanĩra harĩ ũhandi wa mĩtĩ, nĩwega andũ kũhanda mĩtĩ, nĩ tondũ rĩrĩa mĩtĩ ĩno yahandwo, nĩ ĩteithagia kũnyitĩrĩra tĩri nĩgetha ndũgakuo nĩ maaĩ rĩrĩa kwaura ,mĩtĩ ĩno nĩ ĩteithagia kũgũcĩrĩria mbura, nĩ tondũ rĩrĩa mĩtĩ ĩtemetwo mbura nĩ ĩtwĩkaga ya kũnyihanyiha na kugwo andũ nĩ mabatiĩ kũnyitanĩrĩra, nĩgetha makahanda mĩtĩ mĩingĩ, mĩtĩ ĩno nĩ ĩtũheaga matunda marĩa mateithagia harĩ gũtũhe irio, mĩtĩ ĩno bado nĩ ĩtwĩkaga mĩciĩ ya nyoni, kũgwo andũ nĩ mabatiĩ kũhanda mĩtĩ ĩno kwa wĩingĩ.

Nĩ ndĩraririkana wega mũno rita rĩa mbere ndarĩithirie mbũri, ndokĩraga rũcini kĩroko tene, ngonya mbũri ciakwa ngacitwara kĩharo ikarĩe nyeki, ndaikaraga nacio hau, nĩ tondũ ndacitiga hau no ciiywo nĩ mũndũ , kwoguo ndokĩraga rũcini ngacitwara, ndaikaraga ngacoka mũciĩ ngagĩra maaĩ, ngacirehera nĩ tondũ, mbũri nĩ ibatiĩ mũno kũnyua maaĩ, gũcoke hwai-inĩ rĩrĩa gwakinyaga hwai-inĩ ngainũkia mbũri ciakwa mũciĩ, ngakama iria ciakamagwo na icio ingĩ ngacihe mahuti hamwe na icio ndakama, iria rĩu nĩ ndahũthagĩra kũruga cai , na rĩrĩa riatigaraga nĩndedagia nduka-inĩ.

Nĩgũo kũhanda marigu, ũbatiĩ ũkonye mĩri kumana na marigu marĩa makũrĩte. Mĩri ĩyo ũreke yambe yume hanini, rĩrĩa yeka ũgũo ũtĩgĩrĩre ĩna mĩri, ũcoke ũha ũteme marima wĩkĩre mũri ũcio, rĩrĩa ũrahanda marigu, ũbatiĩ kũmahanda mita ithano itiganĩte ndũkamakũhanĩrĩirie mũno. Marigu maya nĩmekwambia gũkũra na ũtĩgĩrĩre tĩri ũcio wĩna thumu wa kũigana na wĩna fertilizer ya kũigana. Ũtigĩrĩre nĩ wa tira marigu macio, nĩ tondũ marigu rĩrĩa marakũra nĩmatuĩkaga makũhurutwo nĩ rũhũho na mangiaga gũkorwo matirĩtwo nĩ magũaga. Marigu rĩrĩa maikaranga na mambia gũciara, ũgatigĩrĩra bado nĩmatirĩtwo, tondũ rĩrĩa wagagũtira irigu nĩkũgwa rĩguaga na mũthĩni na mũrĩmi agathiĩ hathara.

Haha nĩciana cia cukuru irathomera thĩ wa mũtĩ. Gwĩ cukuru nyingĩ mabũrũri-inĩ matakoragwo makĩte irathi na kwĩna amwe mathagĩra rungu rwa mĩtĩ, nĩgetha makahota kwĩrigĩrĩria kumana na riũa. Arutwo aya nĩmekĩrĩte maski, ũguo nĩkwonania mbica ĩno yoetwo hĩndĩ ya mũrimũ wa korona. Hena mwarimũ, ũguo nĩkwonania ciana ici nĩgũthomithio irathomithio. Thirikari nĩbatiĩ ĩgathondeka, ĩkaiga mbeca kando, nĩgetha ĩkahota gwaka irathi, nĩ tondũ nĩ arutwo ata nĩmathĩnĩkaga hĩndĩ ĩrĩa marathoma. Tondũ tarĩrĩa kũngiura ciana ici nĩkurĩrĩrwo ingĩurĩrwo.

Nĩguo kũrĩma kũiganania mũgũnda ũkĩhũthĩra karagita, nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra karagita, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya kũnyitithania macini ya kũrĩma hamwe na karagita, indo irĩa irabataranĩka nĩ macini ĩyo ya kũrĩma na karagita, na karagita kau nĩgabatiĩ gũkorwo na maguta.

Gũkũ nĩ kũndũ kũmũ, kũndũ gũtangĩrĩmĩka nĩ tondũ nĩ kũroneka kũrĩ na riua mũno, na mĩmera ĩrĩa ĩrakũra ta ĩrĩa ĩtarĩ mĩnene, na kũgwo nĩkwonania kũndũ gũkũ nĩ kũmũ mũno, na nogũkorwo gũtirĩ na andũ maikaraga kũu, nĩ tondũ mũthanga ũcio ndũgĩrĩmĩka.

Nĩ harĩ bata wa kũhanda mĩtĩ na kũmĩitĩrĩria maĩ kũndũ kũrĩa kũmĩte. Rĩrĩa mĩtĩ ya handwo nĩnyitagĩrira tĩri, nĩgetha ndũgakũo nĩ maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwaura, mĩtĩ ya handwo nĩtuĩkaga ya gũtũhe rĩera rĩtheru na nĩhotaga kũgucĩrĩria mbura. Rĩrĩa mĩtĩ ya handwo nĩtuĩkaga mĩciĩ ya tũnyoni na he mĩtĩ rĩrĩa ĩngĩhandwo nĩtũheaga matunda, ũgũo nĩ kũrĩ bata mũnene mũno wa kũhanda mĩtĩ.

Nĩgwo gũkũria mĩtĩ natharĩ-inĩ, mũndũ nĩ abataraga kũgũra tũratathi twa naironi tũirũ, rĩrĩa wagũra tũrathathi tũtũ nĩ wĩkĩraga tĩri, tĩri mũigũ wĩna maaĩ, rĩrĩa wekĩra tĩri ũcio ũgabanga tũratathi tũu, ũgacoka ũgekĩra mbegũ cia mĩtĩ, rĩrĩa weka ũgwo mĩtĩ ĩno nĩ yambagia gũkũra, mĩtĩ ĩno ĩkagwo ũgwo, nĩgetha mĩri yayo ĩkahota gũkũra thĩiniĩ wa tĩri ũcio, rĩrĩa mũndũ arĩkia gwĩka ũguo, mĩtĩ ĩno nĩ kwendio yendagio, na arĩa wenderia matithiaga kũhanda mĩtĩ ĩyo hamwe na karatathi kau, ũgwo matarũraga karatathi kau wega, magagate, no magatigia tĩri ũcio wĩna mũtĩ ũcio, tĩri ũcio nĩguo ũgwĩkĩrwo thĩiniĩ wa irima, ũguo ũrĩa ũkũhanda mũtĩ ũcio akwenja irima nĩgetha mũtĩ ũcio ũtuĩke wa gũkũra kuma hau.

Hena andũ marũrũnganĩte mũrũrũngano wa thayũ magĩtetera kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie na rĩera. Nĩgetha rĩera ritũ rĩtige gũthũka. Maũndũ marĩa mangĩkwo, nĩgetha kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie nĩgũtiga gũteaga takataka okũrĩa mũndũ enda na kũhanda mĩtĩ. Rĩrĩa mĩtĩ yahandwo, nĩĩgũtũhe rĩera rĩega nanĩkũgucĩrĩria mbura.

Nĩkũrĩ bata wa mĩrũrũngano ya thayũ ,ĩrĩa ĩtetagĩra kũrĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie na rĩera, ũũ nĩ tondũ, andũ nĩ magia ũmenyo wa maũndũ marĩa mabatiĩ nĩ gwĩka, nĩgetha mahote kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, ta kũhanda mĩtĩ na gũtiga gũteanga takataka, na kũmenyerera rĩera.

Rita rĩa mbere ndahandire mĩtĩ, nĩndakenire mũno , twahandĩte tũrĩ gĩkundi kĩa andũ , nĩgwo kũhanda mĩtĩ ĩno nĩtwanyitanire na andũ acio, nĩ kwarĩ na andũ arĩa menjaga marima macio, nĩ kwarĩ na arĩa mahandaga mĩtĩ ĩyo, nĩ kwarĩ na arĩa makuwaga mĩtĩ kuma kũrĩa yaigĩtwo, nĩ kwarĩ na andũ arĩa maitagĩrĩria mĩtĩ ĩno maaĩ, ũndũ ũyũ nĩwangenirie mũno nĩ tondũ nĩwarehire andũ aingĩ hamwe, nĩgetha moke tũhande mĩtĩ ĩno ,nĩgwo kũhanda mĩtĩ ĩno, mũndũ oyaga mũtĩ ũcio wĩ mũgima o ũguo ũhana wĩ karatathi-inĩ, ũkarega karatathi kau wega ũgatigwo wĩna ũcio tĩri wĩna mũtĩ ũcio, tĩri ũcio nĩgwo ũgwĩkĩra thĩiniĩ wa irima rĩu rienjetwo, ũgacoka ũka ũgakunĩka irima rĩu, ũgatigia mũtĩ hau igũrũ, acio angĩ magoka magaitĩrĩria maaĩ.

Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ũũ nĩ tondũ nĩ ũrehaga andũ kuma rũrĩrĩ-inĩ hamwe, ũũ nĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mokaga hamwe, nĩgetha mahande mĩtĩ ĩno, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata, nĩ tondũ rĩrĩa mĩtĩ ya handwo nĩ ĩtũheaga rĩera rĩega, nĩ ũgucagĩrĩria mbura na nĩ ĩnyitagĩrĩra tĩri ndũgakuo nĩ maaĩ hĩndĩ ĩrĩa mbura nyingĩ yaura, mĩtĩ ĩno henayo ĩtũheaga matunda, ũguo nĩ ĩtũheaga irio, na mĩtĩ ĩno bado nĩ ĩkoragwo ĩ mĩciĩ ya nyamũ cia gĩthaka na nyoni.